Ore oltung'ani loyieu niisum neyiolou enasiai, intodol ajoki ing'asa abukoki irpaek enewueji, nigel, agelu intokiting torrok, ore pidip atija, nipik ewueji sidai, nibukoki orbaket ashu entoki akeyie nigira ashumie, alafu niutaki. Ore tenkae saa, nijoki sininye pelotu atem, pidol tenaa ketayiolo, tenaa keton eeta enkae woji niyieu niponiki.

inkishu ekule egirae asiho orkujita naa, tenijo adol ketii ilasho kumok. ore ena naa enetipat oleng amu ore peeiyieu nitum kule ashu teniyieu nitayu nkishu inonok kule kumok naa lasima naa pee intoti. lasima pee incho nkujit lasima pee incho shumpi. lasima pee incho idaikinapoonaa kule. naa ore ake pee eraposho naa ketum sii ninche kule kumok. nitum faida. neeku lasima pee intoti nkishu inonok aitobiraki.

Ee kadamu hoo naa kelakwa oleng' enkata kira kutitik, apa eton euni irpaek oleng' tewueji naing'ua nanu. Ore sababu naa, irpaek apa kintaito. Naa eoto irpaek tolchamba neeku kenarikino apa nikintayu, nikilo tenkolong metoito, nikintayu tomapepeni, alafu nikintoki awosh, metupuku irpaek. Ore metupuku irpaek tomashakuani. Alafu nikipik irkuniyiani, nepoi amir irkulie, nepoi aidong' irkulie aitainye endaa, aitainye enkurma, neeku kadamu oleng.

imaata oleng kake ore tenaing'or naa enaisho oolotorok. ashu ilchankaro loitayunyieki enaiasho oolotorok. idipaki aitayu too nkidongi. idipaki aaturur ilotorok. neeku, enaisho ena, eenyita pee epiki nkasukun ashu epiki akeyie ae wueji.ne elelk aakeyieu oltungani nelo amir ashu enanyae tiang kake kadoolta ajo enaaisho oolotorok. ilchangaro iloshi loitayunyieki enaisho oolotorok.

adoolta ntokitin kumok esokoni ore ene dukuya adoolta irnyanya, adoolta irmashungua, adoolta ginger adoolta cabbage irmaisurin, irmaembe, iloojoni olooto. ilmaisurin iloshi looyieri. adoolta orpaipai adoolta passion fruit. adoolta kitunguu saumu adoolta garlic. adoolta skuma nadoolta mpuka e kienyeji.